Ore oshi nanu naa kayayie ntokitin arashu imashinini nabaya uni record olchamba ore enedukuya nakaitumia esimu aai aigerie ashu aibungie tiatu notebook naitumia embuku enkalamu paigerishore ashu ai recodie

Ore kulo lewa ashu kulo parakuo negira nche aitobiraki emukunda, enamukunda enye eniko tenitook ashu tenisho enkare ,ore enasia na eyieu barata oleng amu ore enasiai naakeeta enkariano nintobirie lolo paipi nigam ashu wuejitin naifaa ningurie nona udeta napukunge enkare, neaku ninye nai entoki naifaa ashu ninare piyiolou engira aitobiraki ninye kulo paipi lenkare.

Kanyorr nanu enaasita ele lee. Ore ele parakwoni netii ninye emukunta, etii ninye ele lee emukunta oo mboosho. Amu ore enidol naa imboosho ake arashu irnyanya ake epiki nkajijik naaji ine Greenhouse amu ninche naai naanare ashu ninche oshi oleng nemegoli arashu nemitashe esidai. Neeku keyeu oshi ninche ewuei naa kibung'aari arashu ewuei nai support ninche arashu naisaidia ninche peetumoki aitashe arashu aatubulu esidai

Ore ore ena mukunda naa emukunda esukuma ena ore ena baye arashu ena siai omukundani naa kasidai ninye oleng' amu ore emukunda esukuma naa kasidai amu ees ninye are, ore ene dukuya kitayunoyu tolchamba nenyai ake tiang' aitumia enaa mpuka ore eniare keyau ninye osokoni.

Eningor enamukunda naa enee enondakini nijo irnyanya, mpoosho, sunflower ninche ame kuna napiki kuna ajijik e greenhouse ejii itobir ninche greenhouse amu mingil atum direct sunlight enkolong pemeogil sii atum nkulie tokitin nijo osiwuo, moyiaritin nayau enkijape toloingani

Ore ena naa emukunta, ore ena mukunta arashu ena mashini naa enaisuj arashu enapik emukunta enkare arashu dii ninye itumiae sii awoshie emukunta olchani. Ai sidai ninye ena mashini amu itelelek esiai amu miigil oltung'ani aata esiai oleng namanaarie ashu nanauru. Neeku itelelek esiai amu keeku kelo ake ninye newosh arashu ni control ake neutaki oltung'ani arashu nerumoo arashu tenepik olchamba lenye. Neeku keleleku esiai oleng to lee arashu torparakwoni

Ore enabae naa enetipat oleng, enetipat ena enabae napiki ndakini ashu irmatunda metotoni tewoi nabo nengweyu ashu nerwoyu tiatua ineweuji, amu or nye tenitau orngusil na kitumiai ninche apik ntana orkiek ashu apik emukunda anaa manure ,ore tenias enabae kesidanu olchamba lino amu ketum ingufu nimigil eee ii.

Etii imashinini akeyie naara esiana amu etii emashini enaa esimu, ore esimu naa emashini naa kitumiyai oshi arashu keesishoreki oshi tolchamba neya records neya kulie tokitin enaa mpishaai ore eniare naa tablet, ore tablet naa emashini ake siinye naba enaa esimu paa aisapuk ninye alang' esimu ore enkae naa enoshi mashini naipim enterit arashu naisurokini enkop neyietu enterit niipim empiron ina kop.

Ore esidano ookuna mashinini naitumiai oshi tolchamba naa kasidan oleng' amu akiliki ninche arashu akiliki inye esidano arashu empiron emukunda ino nikiliki sii enkata muda arashu enkata ina tulugumi pee esidanu arashu pee eisho nekiliki sii tenaa keeta emukunda ino imoyiaritin arashu ntokitin naai neya nemitiki olchamba lino arashu indaiki naabulu tilo shamba esioki aaku.

Ore ena pukunoti e pivot neyaua ninye faida oleng' tenaalo orparakuo amu ore ninye ina siai nifundisha arashu niteng'ena iltung'anak eniko pee epaashare kuna moyiaritin orkeek ashu ormatunda linonok nifundisha sii arashu iteng'ena sii iltung'anak isaai arashu kata arashu.

Ee kaidim atolimu ajo kainyioo nagira aasa tena mukunda, ore kulo lewa ootii ena mukunda negira ninche aakesisho egira ninche kulo lewa arashu kulo parakuo aakesisho tena mukunda amu teniing'orr netabayie ena mukunda naa etabayie naa enkata naiteruni aakes neeku egira ninche aakesisho.

Ore ena selenkei netii ninye emukunta e cotton ore ena bae naasitai tene ashu naasita ena selenkei naa enetipat oleng', enetipat oleng' amu ore emukunta e cotton neas ninye imbaa kumok amu eiger ilparakuo kumok egirai aaun niigil sii aiger ilewa kumok egirai apuo aakes. Neeku etii ninye enewoji esiai akeyie nayieu ilparakuo akeyie oikash. Neeku kiiger ninye ena siai ilparakuo kumok temurrua.